Kiit ne milei bich en ireyu ko rabisiek che kakikonor eng kuniet nekikoyosit. Rabisiechuton komiten en rotutik ap eleput akenge ako kakikonor en mopuket nekikoyosit kot mising. rabisiechu kochang' kot ako iboru kele bo komonutiet neo rabisiechutok.

Boisietab koitetab rabishek agenge en agenge, kobo komonut kot missing. Sikenai rabishek chekeboishen en boishonikuk ak rabishek che keng'etunde. Bo komonut koitetab rabishek agenge en agenge sinai kora ngotko kebet en hesabu yon keyoe.

Sikenyor ofisishekab SHA en kokwenyun ii, kebendi loindab mailishek sisit akoi nganaset neo nebo taonitab Kericho. Sikenyor elemiten keteshetab SHA.

Bo komonut somanetab simet amun simet kimuch kenyorun lokoiywek chetai chekoyooksei. Simet kora, kokararan ngamun ingisomanen simoit ikuitosi soiti kosir yon katesomanen kitabushek.

Ministirit niyae koek nemie ribetab koret ko nebo ribsetab emet ak itondo nebo emet. Yae kora nemiee ministirit nito koger kolee kakirip ketik chebo kamanut kot missing ak ketik chekikobetyo kobota kora tiong'ik che miten en osnosiek chuto koyap kipkosabei chemenyei koratinwek che nekityin ak osnosiechuto.

Bokamanut ruitoitoab chumbek cheruteu kobwanei emet ny'on. Amun ingo'bwa chumbek cheruteu konge'ten emetab chumbek koruteu emet ny'on kolibanchin serikali aisurut netoreti serikali koyaen baisionik chik chebo kamanut koitchi meng'ik chebo emet en komaswek cheterteren chebo emooni.

En ireyu agere kiboitiot nebo tetutiekab serkali nekilibanen boisionikab kamanut nebo e-citizen kwarorjin kandoindetab emet lekiboishaitaen tetutiek nito Lel nebo lipanet nebo kasarii nekiguren e-citizen.

En ireyu, okere biik chekoirurukok. En bichuton, komiten laitoryatab emet ak rubeiywondenyin. En bichuton koraa alak komiten kora ribikab kalyet chekoirurukok chemiten en kot nekakisir kele keteshetab Police nebo kasari.

Kit nemilebik neokere en ireyu, okere kwony nekoibur nekere kiptong'onyit. Kailach kora inendet munaok en konyekyik ak en itikyik, kokailach inendet tuguk chekikosen tienwogik en itikyik.

En ireyu, okere biik chekoirurukok. En kwenunywan, okere chii neiboru kele kandoindet nekanam inendet kit neking'ololen neng'ololjin biik chekachul icheket eunekwak. Tuiyoni koburu kele tuyet nebo bolatet nesomen kandoindet ng'alekab kuraishek anan konekiboishen ketesenda boishonikab bolatet chebo kandoinatetab emet.

Boisiet ne akere en yu, ko boisiet nebo mungaret nebo garisiekab boror chebo kiprutoinik, che kimuten kiprutoinik kongeten ako bendi komoswek che terter, kararan boisioni amu kinyorunen makatiat nebo atkan tugul en icheket che yoei boisionito.

En ireyu, okere laitoryatab kapkiruok neo en emoni. Nearoru en yuto kele, kokiistoen ocherik chetamkoribe inendet anan koribikyik chetamkokachin ribset inendet.

Boishetab bandap oret kobo komonut en kiboitinik yon ibe koimutikwak kobakekosyi. Toreti kekosyi, aketoret icheket en rirekwak.

En ireyuu okere lokok oeng lakwet nechepto ak lakwet nengetet, lakwet nechepto komiten eutab tai kolakwet nengetet komiten eut ab katam, lakwet nengetet kokanam ketik en eunyin nebo katam ak kojul eunyin nebo tai, ko lakwet ne chepto kotintinyi kondanyin ak eunyin nebo katam kokanam suet ak eunyin nebo tai.

En ireyuu okere nekikosirto proffesor wangari mathai nekiyai boishet nemie ako nekichamak missing boishet nebo ripset ab itondap emet kichome inended minset nepo ketik kin kitokosope inended ak kiit kobel inendet kononotiot nebo kaliet kobun chito nebo emet ab kiplelachek nekikuren nobel en kenyit ab elibushek oeng ak angwan

Kararan kolset tab minutik chechang amun toreti komowo buch imbaret ako kor kokemin minutik chechang en imbaret agenge en kasarta agenge.

Tuguk chemile biik en ireyu ko teksetab korik che echen chepo komonut en yoton kora akere karisiek chemiten en tapandab teksonitok en yoton kora akere oret nemiten batai en teksoni woo akomiten teksoni kwenetab osnet ak tiriyta nemiten taban en yoton

Bo komonut boishoni amun toreti lokok konakta kongeten komosto agenge nebo sobet kongeten lakwantit akoi keik chii neo, boishoni koraa kotoreti en konetishet ab tukuk chebo komonut chebo kokwet en lok chekiyochin boisshonitok.

En ireyuu okere tulonok, en tulonok chutok okere koraa koiwek chemiten toponwek chik, en tapandap koiwek chuu komiten kot nekakitech en parakut tab koiwek chuu kot nebo jiket.

Owendii sipitali en kasartab arawet agetukul yon owendii oswee chametap gee nebo bortonyun anan ko en kasar agetukul non okose komomiten komie chamet ab gee nebo bortonyun.

En ireyuu okere chepyosok chetyendos en boiboiyet neo ak ko orendos alak en ichek ko kachul eune kwa kotoki barak en tapanu nywan komiten chepyosok alal chekere kityok en yotok.

Bo komonut tii keyoe boishoni bo tyenuoki ak kalaget ab gee nebo geny ngamun ribe omobet oteptap bik chekibo geny.

En ireyuu okeree bik chemiten en tuyet alak en icheket kokere kiptanganyit alak en ichewket kosirishe ak en yoton nii okere kirosishek chekokinde meset, kirosishek chuu komuch kobo compunit agenge nebo letaet ab kipnotet ab sitimet en emet.

En ireyuu okere bik chebire picha alak en ichek ko bik koyop emet ab kiplelechek cheiboru kele bichu bo emet ab kipleleche kokabwa korutechi bik chebo kabile nebo masaek.

En ireyu okere lok ab sukul chekotelelso kobir picha ,loko chuu ko lokok somok ako tindo agetukul bakinyi, iboru kele lokochuu kokomoguu en sukul.

En temet ab imbaret neo kokararan ingetem kenboishe tinget amun temishet ab tinget kojokto en imbaret neo ko en imbaret nemingin kokarara ingetem keboishen mokombet tab eut simoip kasarta neo ngamun iku kali ngetemen tinget.